Nyithindogi nyiso talanta margi mar miel, talanta ni kod nengo kaluore ni onyalo chulone nyathi fees mare mar sikul ma osom nono ma janyuolne okogolo omenda mare e ofukone, to ng'enyne nyithino man kod talanta, talanta margino ema konyogi e yorgi kata ngimagi ma pile ka pile mar yudo somo manyasani. talanta ni kod nengo kaluore ni nyathi ka onyiso talanta mare kuma owinjore e sama owinjore to obiro yudo ka ng'ima mare bedo mayot kendo onyalo biro tiyo kata tije maluore kod talantane ma en godono. Nyithindogi nikod talanta mar miel kendo ginyise ayanga kagirwako lewni bende maber sana